Gima timore kar kanyo en puonjruok mar mbui manyasani ,mbui manyasani ma ipuonjo jopuonje ma Kenya ka e lony mar mbui matiyo sani. Mano e gima timore kar ka

Tijni kaka itimo e aluorana en ni jopur kosepuro waru ikuongo ga ichako ,ikuong ipuro puodho, bange ka osepur puodho to ikaw waru to ipidho, bange bang dweche mathoth waru ni igolo to kosegol to ikawe to ikete e ogundni ma kosekete e ogundni to iuse e kaunti ma opogore opogore. Lakini kata ka pok ouse to waruno inya chame gi jopur gogo go kendo oken tich matek ahinya, lakini be obedo matek kaluore gi kaka itiyo tich mangeny lakini e aluorana ka ipuro puodho kosepur puodho to iike, ibuse maber kosebuse maber to ikao waru to ipidho to idoyo to bange bang dweche mathoth be ok githoth ahinya to igole tikete e ogundni to iwite e kauntis ma opogore opogore

Gima biro e pach akanono tijni en ni ma pith, ma pith mar jamni to en jamni mage, magi rombe, koro ka gima biro e pacha en ni rombe ipidho to bange kosepidh rombe to gibo bedo madongo, jamni ipidho to kosebet madongo to ibo use ndalo moko to ibro yudo ohala kuom pith ma ipidhe go no nikech jamni, jamni kinyiew achiel, awach ni kinyiew rombo achiel to inyiew rombo madhako to bange ichaki kelone rombo madichuo koluwe to obro nyuolo nyithindo. Nyithindo gi kosebet madongo to ibro usgi koro ohala biro e pacha kaneno pith mar jamni, jamni mag rombe, mano egima biro e pacha.

Gima timore kanyo en ni ikaw waru, waru mosegol e puodho, ngwacho mosegol e puodho ikaw tikete gundni mopong, ipongo gi e gundni ang bange to ibi usgi. Koro ohala, ohala mar waru biro e pacha kaneno pichani nikech kae ikaw waru, kosekao waru tikete gundni ka gisepong kama wang iusogi kuonde mopogore opogore

Amich mar pidho bando e aluorana, ikuong ipuro puodho kosepur puodho maber tibuso puodho kosebus puodho maber to ang bange ikunyo buche, kosekuny buche tikao oduma achiel achiel kata ariyo ariyo lure gi kodhi mitiyo go to ikete bur ka bur, bange iumo buchego to umiyo oduma odiochienge moko matin to giwuok e loo, ka gisewuok e loo kendo ichak imigi odiochienge, wige moko matin tikuong idoye, idoye mokuongo itimo ne doyo mokuongo. Kosetim ne doyo mokuongo tiketo ne top, koseket ne top mamiyo odongo piyo to bang wige moko, wige moko adek kama tidoye mar ariyo, kosedoye mar ariyo tichak imiye top mogik, kosemiye top mogik tirito odiochieng, tirito odiochienge, irito wige moko mathoth, wige karibu, karibu dweche, dweche karibu ariyo, ariyo adek bang doyo marariyo to dhi yudo ka oduma oseikre maber kabisa. Bange ka oseikre tigole iridhe koa kuom puodho

Mor ma kar kanyono ikelo bang' ka jopur oseiko chamgi maber, otimo doyo maber ma ang' bang'e to cham tiyo, twi maonge gima ochando. Mano e mor mabiro kar kanyo. Jopur kosepuro moiko puodho maber moketo moketone top to ang' bang'e to cham dhi nti maonge gima ochando.

Tijnoendo nikod nengo e aluora kaluor egi kaka jii mangeny ohero chamo chiemo mawuok kuom cham mopidh kar kanyo no. ,eeh, cham mopidh kar kanyo no jii ohero chamo chiemo ma iloso bang'e kosegol chamno e puodho boter ,boter e kambi molose maber, morege to gima odhi golo baang'e kosetiek tije ema jii ohero. Koro ema mede nengo ahinya e aluora

Ma pith mar ngano, ngano ipidho to bang'e tigole kosepidhe kosekikre maber tigole titere e kambi to irege maber toloso mogo ma inya ted godo chapat. Koro ma ngano ma to ngano mapok oikre maber ema omiyo pod o majan, rangi ne lakini koselokore ma ma, kosewuok e majan ka ang' bang'e tigole, kosegole titere e kambi tirege maber aio bang'e iloso kode mogo mar chapat

Irite kuom mocho ,imoye maber bang' kosegole e puodho timoye maber motuo. Kosemoye maber tikawe tikete. e ogunde, ogunde ma ang' bange tiloro wigi aito ikano, mano e rit mare, igole e puodho to imoe motuo maber, kosetuo maber tikawe tikete e gundni, gundni ma wang bang'e tiloro wigi to ikane store maber kuma onge gima nya ketho gie

Tijni ni kod nengo e alwora, ka luwore gi kaka pith mare oher ahinya. Kendo bang' kosepidhe ba ogole, ba ochiek maber, tiuse. Koseuse to iloso ohala. Kendo ohala ema ji ohero. Kendo gima kelo pesa ji ohero kabisa. Koro tijni nikod nengo nikech bangé ibiro ti kode e ohala, to ohala biro miyo ji biro bedo kama ber e uchumi wa ma sani ni.

Ma pith, pith ema dhi mbele ka kendo aneno ka ma cham mapod, pok oikore ema omiyo o majan. Ma pith madhi mbele ka kendo en pith mar cham mapok oikore kendo koseikore to ibo gole, to ibo use

Pith mar jamni mar dhiang', ma pith mar dhiang' to dhiang' bang'e koseluwe tobro nyuolo nyithindo, koro mor mawuok ka en ni magi nyithind dhok kendo nyithind dhok gi ibro rit gi maber kendo koserit gi maber to gibende gibo dongo, ka gisedongo to gibende gibo nyuolo dhok moko. Kaok kamano gima dhi mbele ka en ni dhok, magi ,nyiroya gi dhodho megegi to bange megegi golo chak kuom gi chak miuso koseus to iloso ohala .Mane e mor mawuok kuom pichani. Gin bende bange ka gisedongo maber ahinya tinyalo usgi kose inyalo rit to gibende ginyuolo to gibro golo chak bange kendo gibro golo nyithindo moko

Ng'eyo ma idwaro etijni, en ni nyaka ibed ng'amaaa ong'eyo pith. Kendo gige tich madwarore ka en ni nyaka ibedni in gi pii, pii maber. Nikech, Mae itimoga aaa kuonde ma ng'enygi koth ok chue ahinya. Koro imiyo oduma kata imiyo cham pii, cham ka cham. Koro ng'eyo ma nyaka ibedgo en ni nyaka ibedni ing'eyo somo aluoarani nyaka ibedni ing'eyo kaka koth chue gi kaka chieng' rieny e aluoarano. To gige tich manyaka ibedni in go kaa, nyaka ibedni idwaro en pii. pii maber nyaka ibedgo ma imiyo go cham pii.

Chiemoni, ma kuon gi rech. Mokuongo, ikuongo titedo kuon. Itedo kuon ikawo pi maliet, iketo e mach. Bang'e kosewalo tikawo mogo timedo matin matin tidwalo, matin matin tidwalo bang' ang' nyakilos kuon. Aeto bang'e tikawo sufuria moro maler, tikawo nyanya, kitungu ,mo salad tiketo kanyo tikuongo iketo salad ting'ado kitungu eiye tichiele to kitungu kosechako bet marabuor rabuor kama tikawo nyanya timedo kuro kise medo kuro tikawo chumbi matin tiketo. Kiseketo tikawo rechni cha tiketo tiloko iloko matin tikawo pi matin iketo maloso soup ae bang'e tiume kuom dakika moko apar kama. Ma rech mosewang' koro ikawe tikete kuom dakika moko apar kama alafu to iweyo to kosechiek maber ma picha odong' soup matin tigole tikete e mesa kamae. Kise kete e mesa kama mano koro betni iseloso rechni tiseloso kuoni be tichako chiemo maber.

Kinde ka kinde rech en chiemo maber ahinya kendo thoth oganda oher, kendo rech gero del. Rech gero del emomiyo dhano ohere kabisa . Koro kinde ka kinde ngima wa kae pile ka pile kichamo rech to bedo ga ni igero dendi. Koro rech ber ahinya kendo watiuru gi rech mondo wager dendwa.

Maendigo en pith mar jamni kendo magi rombe ma oter e kwath mondo gichiem maber ebungu, kose kelgi ebungu kanyo to ang' iduokogi eut ekul to ginindo ka girito kwath ma kiny. Lakini gimatimore ka en ni magi rombe ma oter e kwath. Kendo rombegi oter e kwath ang' bang'e to ka giseyieng' maber tigolo gi titerogi e kul, tiloro negi maber. Koro magi rombe ma oketi e bungu mondo gichiem. Ka gise chiemo tigologi, titerogi kar modho kosegol gi kar modho to iterogi eot, ekul. Koseter gi ekul tiloro negi kuro ka girito kendo kiny.

Tijni ahere ahinya, umbo pii, umbo pii en tich maber kabisa kaluore gi kaka okonyo e seche ma pii onge. Pii an e aluorana watiyo gi mfereji to ndalo moko ka mfereji ok obiro, jo Sibo ok okelo pii to chuno ni nyaka wadhi e kulo mondo wa umb pii ema omiyo an ahero umbo pii. Okonyo e seche ahinya ma pii onge kabisa, sama pii onge to chuni mondo iting kube mari miwuoth achiel kachiel kirie kulo ang bange to itingo pii kikelo mondo oted go. Koro tijni an owuon ahere, ahere ahinya. Tahere kaluore gi okonyo, okonyo seche ma okichano ,seche mokichano ni pii dhi onge cha ema pii biro to bet maonge e mfereji koro chuni ni nyaka ang idhi e kulo. Kulo to ok inyal dhi kaok ihero ahinya, koro ema omiyo an ahero ga umbo kendo ,yeah, eeh, ahero umbo ahinya

Mor manene e pichano ikelo kaluore gi kaka jamni koseyieng to itero tikano, onge gima kelo mor ahinya ka jamni oyieng ma koro gi, kul cha gidhi adhiya kendgi maok iriembogi ,maok ichandri kodgi, ging'eyo nyaka dala. Koro gima kelo mor ma kaeni en ni magi jamni moseyieng ang , ma koseyieng to luwo aluwa yoo ndara matiir kochomo dala kendo ka wang gichopo dala gidhi donjo adonja e kul maber. Koro mor mawuok kar kae en ni en godhiambo kendo jamni oseyieng kendo gidwa mako yoo makoro dhi dala

Gima biro e pacha en pith, eeh, mar jamni. Kendo pith mar jamni ma inyiedho, kendo gima duogo biro e pacha en ohala nikech kisepidho jamni kama ka ginyuol to inyiedho gi, ka isenyiedho gi to chak itero e siro tiuso. Koro gima biro e pacha mokuongo en pith mar jamni gima duogo biro e pacha kendo en ohala ma uwuok bang ka jamni gi mipidho gi osechako nyuol ma ichako uso chag gi. Koro mago e ber gi ber pidho jamni kendo mano e gima

Kanono tijni ,to en mocho mar oduma, mocho mar cham, cham mar oduma ma kosemo to ibo tere e siro, ibo ter e siro tibo us, kose kosemogi tikuoro maber kosekuor maber mogol chilo, ogol chafu kuomgi tang' iketogi e gunia tikano maber koro itiyo kodgi mos achiel kuom achiel nyaka gunia ka gunia rum. Koro ohala biro e pacha, ohala mar uso oduma kata chamo michamo go oduma. Oduma en gima inya reg to itedo godo kuon, iruwo nyuka, mago duto chiemo, mago chiemo maitiyo godo, koro gima biro e pacha en ohala, to ohala en mar ango, mar uso oduma kose?.Pith mar oduma ma ang' bang'e to imoyo, kosemo to itiyo godo kuom chamo, ichamo oduma, ichamo, ok cham oduma kama lilo lilo kamano lakini inya chiele kata ondelo mano be pod en mana chiemo, inya rege tiuse

Tich mar pidho oduma e aluorana ipuro puodho kosepur puodho maber to bang'e ibuso puodhono kosebus puodhono maber to ipidho oduma , iketo oduma aryo kata achiel achiel ebur. Bang'e iumo, koseum to imiyogi ndalo matin to giti. Koseti to imiyo gi kendo wige matin to itimonegi doyo mokuongo. Koro doyo mokuongo kose dogi tikawo top, manyiwa mar top tiketo negi mondo gidong piyo. Bang'e ka gisedongo, ma gisebedo madongo matin, tomkendo itimo negi doyo maer ariyo. Kose tim negi doyo mar aryo to ichako imedogi top mar aryo to koro gidongo tiwegi. Ka gisedongo to oduma nyak kosenyak tigolo e puodho, kose gole epuodho kose ridhe kamano tidhi timoye, tisuse, kendo imoye tichakikuore. Kose kuore, kokuore kama tikete e gundni tikane. Mano e kaka tijni itimo e aluorana.

Tij pith mar oduma e aluorana, ipuro puodho maber kosepur puodho, tibuso puodho. Kosebus puodho, to ikunyo buche tiketo cham achiel kachiel kose ariyo ka riyo e bur ka bur, bang'e to koseket manyiwa mano manyiwa ma onyiew eduka kata ma olos edala tiketo to bang'e to iweyo oduma to tii. Kosetii timiyogi doyo mokuongo. Kosetim nigi doyo mokuongo to iketo top aeto kendo iwegi kuom wige moko. Itimo negi doyo mar ariyo to ichako imedo negi top. Bang'e kosemed negi top to koro iwegi, nyaka giti maber. Ka giseti maber to iridhe, kose chiek to iridhe, tiridhe koseridhe titere timoye. Kosemoye to isuse, kosetimne suso to ichak imoye kendo to ikuore maber. Kosekuore to kosekuor oduma, to ikete e gundni, gundni ma kosekete to ikane kendo ikane kuma ber ahinya kuma oyieyo ok nyal yudo.